Ore eningo pintobirr kuna naa ingas naa ainyiangu inkwashen tosokoni, ore pinyiang'u inkwashen, nilotu, nintayu inkinyat, akinyu nkinyat. Ore pintayu nkinyat , niperper naa aitaba anaa kuna naitoduaki tena pisha, aiperper aitaa nkutitik pieces. Ore piindip, ninteleki eilata enkima, nincho mitootua pi airowuaji ina ilata pi aitoktok, niaku idumu ake nkutik nibukoki atua ina kima ,nincho eku pi, aisho mekuto metaa ijo ketoito, nindip naa ateyiera pookin , nipik atua orbakuli , niaku intayu ake tenkima, ipik ake enkima, nincho eyiera , ore peyiera pi metaa ketoito , nintayu , nipik orbakuli . ore pindip nintoki apik inkulie, ore ade piindip netii pookin atua orbakuli, nipik naa isaanini aisho iltunganak minosa ashu inyia iyie ormarei lino.